Haha ndarora wega ndĩrona nĩ wendia wa thamaki, ategi mategete thamaki makarehera endia, andũ ao amoko mendie, ndona ũũ hakiri ciakwa ikanjĩra ĩno nĩ biacara njega mũno mũndũ angĩruta, nĩ tondũ wendia wa thamaki nĩ biacara ĩmwe njega mũno bũrũri-inĩ, na nĩ ĩrehagĩra nginya thirikari mbeca, ũguo ndona ũũ, nani meciria makwa manjĩraga ona no ndĩcirie kwendagia thamaki, gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa gwitũ, na nĩ ndona mũndũ noahote kwandĩka andũ aingĩ, ũguo noũhote kwandĩka andũ terĩ, kana atano, ũguo anake nomagĩe mawĩra, wendia ũyũ wa thamaki, nĩ mwega tondũ andũ aingĩ nĩ mendete thamaki, nĩ tondũ moigaga nĩnyama ĩcama mũno, ũguo no ũhote kũruta biacara na wone mbeca na wendia ũyũ wa thamaki, ũguo rĩrĩa mũndũ endia thamaki, noahote gwĩka maũndũ merĩ, matatũ, ta gũthomithia, na kuona mbeca, na kũgũra handũ.

Niĩ ndingĩruta mũndũ na ũrĩmi ũyũ wa kahũa atĩ, kahũa nĩ kega hĩndĩ ĩrĩa ũgũkarĩma. Tondũ kahũa niĩ mweyewe nderetwo na kahũa, kuma ndio mũnini nginya haha, ngathomithio na kahũa. Ũguo kahũa nĩ gateithagia mũno tondũ kahũa nĩko konagĩra nginya mũthee kĩndũ. Na ũrĩmi wa kahũa nĩ mwega mũno nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkũrĩma kahũa, nĩ ũkoragwo ũgĩteithia andũ aingĩ mũno. Kahũa kuma gakĩgethwo gũthiĩ ũguo factory gakoragwo kandĩkĩte andũ aingĩ mũno. Number one mũrĩmi bando, nĩ akinyagĩrwo nĩ mbeca ciake. Ũguo niĩ ndingĩra mũndũ ũhandi wa kahũa ti mũru nĩ tondũ kũrĩma kahũa nĩ ta kũigithia bando nĩ tondũ kahũa onokorwo karĩhagwo rĩngĩ na mwaka, mũico wa mwaka nĩ ũkoragwo na kĩndũ. Okorwo nĩ gĩthomo, nĩ ũkoragwo ũgĩthomithia wega ũtarĩ mũndũ ũratanga. Tondũ kahũa tondũ mbia cia kahũa cioima ciumaga cirĩ ciothe cirĩ nyitanu. Ũguo ũrĩmi wa kahũa nĩ mwega. Niĩ ndingĩtara mũndũ a ũrĩme nĩ tondũ, ũrĩmi wa kahũa no ũmũteithie maica-inĩ make.